Kũrera ciana thĩinĩ wa Kristo nĩ kũrĩ moguni maingĩ tondũ ciana nĩ cithomithagio maũndũ maingĩ megiĩ mũtũrĩre. Ta kũgĩa na mĩtugo mĩega, kũgĩa na ũigĩrĩrĩki, kwendana na kũiguanĩra tha. Ũkristiano nĩ wĩkĩrĩire maũndũ ma kwĩhotha na ũtungata ũguo andũ makagĩa na kwĩnyihia. Maũndũ maya nĩ mateithagia mũno harĩ kũhukia wĩkinaĩ na andũ makahota gũikarania matũra-inĩ mao, na ona bũrũri wĩ wothe ũgaikara na thayũ na wendani, andũ makĩhunjagia ngumo njega ya Kristo.

Kuoya video ũkĩhũthĩra drone kwĩ moguni matiganĩte, wambere, drone nĩ ĩteithagia kuoya video irĩ igũrũ ũndũ mũndũ ũrahũthĩra moko atangĩhota. Ningĩ, drone nĩ hũthũ kũhũthĩra na ndĩrĩ mĩnoga mĩingĩ ta hĩndĩ ĩrĩa mũndũ arahũthĩra moko. Oho, ũkĩhũthĩra drone, no ũhote kuoya maũndũ marĩa o mũndũ areka ona arĩ o haraya, ũgwo nĩgũteithagia gũtigĩrĩra atĩ ona ũgitĩri nĩ mwega hĩndĩ ĩrĩa igongona rĩrathiĩ nambere na atĩ andũ othe nĩmareka maũndũ marĩa magĩrĩire na hatirĩ ũgwati wĩ mbere.

Kĩndũ gĩkĩ nĩkĩroneka nĩ mũmera ũrĩa wĩtagwo okra. Mũmera ũyũ wa okra nĩ njiguĩte atĩ ũkoragwo wĩ mũtenderũ, na ningĩ nĩnjiguĩte atĩ ũtenderũ ũcio nĩ ũteithagia mũtumia gũtendera hĩndĩ ya kũrĩa itunda rĩa kĩhiko. Nĩgwo mũtumia atendere, mũndũ athambagia na gũtinangia okra, agacoka akamĩtherũkia na gũcoka kũnyua maaĩ macio. Ningĩ no njiguĩte atĩ okra nĩ ĩkarangagwo na kũrugwo ta gĩtoero, na ĩharagĩrĩrio na kwamba gũthambio, ĩgacoka ĩgatinangio tũcunjĩ tũnini tũnini, na gũcoka kũrugwo wega ĩgatuĩka gĩtoero kĩega gĩa kũrĩyo.

Nĩgwo kũruta mbeca iria ũtumĩirwo kũgerera PayPal, wambagĩrĩra na kũnyitithania PayPal yaku na mũtambo waku wa kwamũkĩra mbeca kũgerera thimũ wa Mpesa. Waingĩra mũtambo-inĩ waku wa PayPal na wĩkĩre ũhoro ũkwĩgiĩ, ũcoke wĩkĩre namba ĩrĩa, yaku ĩrĩa wamũkagĩra mbeca nayo. Nĩ ũgũtũmĩrwo namba ithathatũ nĩ kambuni yaku ya ũtungata wa thimũ, nĩgwo kũmenya atĩ nĩma nĩwe mwene mũtambo ũyũ. Oho, tigĩrĩra atĩ marĩtwa maku, nĩmahanaine mĩtambo-inĩ yeerĩ. Kuuma hau, ambĩrĩria mũtaratara wa kũruta mbeca na mũigana wa mbeca iria ũrenda kũruta. Na nĩũkũona ciacenjanio na mbeca cia Kenya nĩ cigana. Na kuuma hau, ũrute mbeca ciaku.

Nĩ ma gũkũ Kenya nĩ kũrĩ iganda cia gũthondeka njuici. Niĩ no nyende kĩganda gĩa gũthondeka njuici gĩakwao gĩcigo-inĩ gĩakwa, nĩ tondũ ũndũ ũyũ nĩ ũkũrehe ũthii wa nambere wa gĩcigo gĩakwa. Kuona kĩganda kĩu no gĩthondeke mawĩra kũrĩ aikari na ũguo ona kũnyihia andũ arĩa matarĩ na mawĩra. Ningĩ hĩndĩ ĩrĩa kĩganda kĩu gĩakwo gĩcigo-inĩ gĩakwa, arĩmi nĩ makoragwo makĩona baita ya igũrũ kuuma harĩ matunda mao kana maciaro mao. Ũguo makahota gũtwarithia mĩtũũrĩre yao wega ona makahota kũrera ciana ciao wega, na gũthomithia ciana ciao hatarĩ na kĩhĩngĩca. O ho, gwakwo gwa kĩganda no gũteithia harĩ ũthondeki wa barabara cia gĩcigo gĩakwa, nĩguo kũhota kũhũthia mĩhango ya kuumĩrĩa magetha na matunda ona gũtwara njuici thoko-inĩ hĩndĩ ĩrĩa yarĩkia gũthondekwo.